Kandi ya ĩtiemu ĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kũruta mbeca bengi-inĩ, hĩndĩ ĩyo nĩguo egũthiĩ na kaadi ĩyo hau he macini ĩyo ya bengi ĩtagwo ĩtiemu ũkamĩkĩra hau, arabu nĩũgwĩkĩra namba ya kũmĩhingũra arabu rĩu nĩũgũcoka ũgĩkĩre mũigana wa mbeca iria ũrenda kũruta. Kuma hau nĩũgũcoka ũrute, macini ĩyo nĩĩgũcoka ĩkũnengere mbeca iria waruta na igũcokeria kaadi yau. Kuoguo kaadi ya ĩtiemu no ĩhũthĩkaga rĩngĩ ta kũrĩha indo ta ma supermarket inĩ kana kũndũ kũngĩ kũrĩa mangĩkorwo na macini ĩrĩa ĩngĩhota gwĩkĩrwo kaadi ĩyo na yonanie mũigana wa mbeca iria mũndũ ũcio ekwendaga kũrĩha hau. Kuoguo kaadi ĩyo ya ĩtiemu nĩ njega nĩtondũ nĩĩhũthagia maũndũ mũndũ ndatindaga akuĩte mbeca nyiiingĩ mũhuko-inĩ kana na mambagi agĩthiĩ kũrĩa arenda gũthiĩ kana kũgũra indo iria arenda.

Ũhoro wa kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi niĩ mwene ndiwĩtĩkĩtie nĩtondũ ndionaga ũguni o wothe harĩ mũndũ ũcio ũraruta, nĩgũkorwo andũ meragwo atĩ marute nĩgetha Ngai amarathime. Ngeyũria Ngai nowe ũgũkarithimĩte akũhe kĩu akũheire nigngĩ agũcokera? Agũcokeera ũtwarĩre mũhunjia? Ngauga atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ nginya mũndũ arute gĩcunjĩ gĩa ikũmi, nĩkaba kĩrĩa ũraruta angĩkorwo nĩ mbeca kana irio cia mĩgũnda, kana ona indo cia thakame angĩkorwo nĩ mbũri kana ona kĩrĩa wĩnakĩo, nĩ kaba indo ta icio rĩrĩa cikũrutwo, cigatwarĩrwo andũ arĩa matarĩ na rĩngĩ nĩmarabatara, nĩtondũ andũ ahunjia acio matwaragĩrwo mathiaga o kũihũria makũmbĩ mao, angĩkorwo nĩ mbeca magekĩra mabengi-inĩ mao. Magathiĩ na mbere o gũtonga kũgerera indo-inĩ cia mũingĩ, na njĩra ya gũciĩta nĩ gĩcunjĩ gĩa ikũmi. Kuoguo niĩ ũhoro wa kũruta gĩcunjĩ gĩa ikũmi ndiwĩtĩkĩtie na ndirona wĩna ũguni o wothe harĩ

Marũa marĩa mabataranagia kwĩyandĩkithia gũthurana, nĩ kĩbandĩ gĩa bũrũri, na kana passport ya Kenya, nĩ tondũ icio nĩ ikuonania mũndũ ũcio ũrenda kwĩyandĩkithia nĩ wa gũkũ Kenya na nĩ ĩkuonania kinya nĩakinyĩtie mĩaka kũringana na tarĩki iria aciarirwo. Na no cigũcoka cionanie mũndũ ũcio kana nĩ Mũkenya. Kuma hau indo icio ingĩ ũngĩbatara nĩ ta mbica yaku na nĩyo ĩtagwo passport na ĩyo nĩ ĩgũcoka yonanie nĩma he mũndũ, nĩĩkuonania ũthiũ waku. Kuma hau ũkoywo irore ũkandĩkithio na wandĩkithio ũkandĩkithio bomu-inĩ ĩyo yandĩkanagwo. Nĩũgũcoka ũheo rĩhiti ya kwĩyandĩkithia, kuma hau nĩ ũgũkorwo wĩyandĩkithia wĩyandĩkithĩtie, koguo indo iria mũndũ abataranagia nĩ kibandĩ gĩ kĩo wiki kana ũngĩkorwo ndũrĩ ũgakua passport ya Kenya na nĩ ũkwĩyandĩkithia.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ, ndĩciragia ũhoro wa mathako, ngeciria ũhoro watengeri, arĩa kaingĩ macindaga ngerenwa citiganĩte, ngeciria ũhoro wa mahenya marĩa manene matengeragwo thĩinĩ wa thĩ, na atengeri arĩa mekũranĩire, na mahotaga mahenya maya, kwoguo rĩrĩa ndona ũũ, nĩ menyaga hemacindano megũthi gũcindanwo, na hihi ona ngĩkorwo menja wa bũrũri, no hekũgĩa a Kenya megũthiĩ gũcindana, na a Kenya acio nĩ megũcinda, na nĩ mekwĩnũka mũciĩ na ngerenwa, kwoguo rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ menyaga bũrũri wa Kenya nĩ ũkwonekana na kũu nja wa bũrũri, na ũndũ o ũyũ wahota kũrehera bũrũri mbeca, ona andũ acio megũcindanaga magĩe mbeca ciao.